Mbui mag tutdruok nigi tije mange'ny ahinya e kwangi'yo e piny masani, tich mokuongo', mbui mag tudruok itiyogo e manyo tich, kata manyo jogo ma idwaro ni otini kata otimni tich moro, nikech in kaka nga'ma dwaro jatich inyalo keto inyalo keto wachni no e mbui kasto iromo gi jogo ma bende manyo tich to giyudo e mbui, marariyo mbui mar tudruok konyo e winjo weche manyien matimore ka kod kacha ithiyudo ka piny masani weche manyien matimore kuonde kuonde ji ndonjo mana e mbui kasto iyudo gimonotimore e Nairobi kata Mombasa kata mana loka kata kumoro amora, machielo weche mag mbui tudruok mar mbui oseketo piny obedo machiegni e yor ohala, inya yudo ka inga'ma ja ohala kumoro omora ma intie inyalo keto wecheni mag ohala e mbui ti yudo ja nyiewo kata ja uso koro oketo ohala obet machiegni kendo uso obedo mayot.

Bedo e kanyakla en gim a ber kendo en gi ber ma opogore opogoe machalo kaka ng'ado rieko. Kanyakla kama kaintiere to ukonyoru ng'ado rieko kata sumo paro. Kain gi wach moro machandi to inyalo kele e kanyakla mar jiKendo kanyo ibiro ng'adni rieko, mi iyud ka iyudo konyruok kata ichopo dwachino. Inyalo bende sumo paro ka in gi gimoro mathagi kata in gi wach moro ma idwa ni ilosi kata in gi gol moro inyalo bende sumo paro tro ing'adonie rieko. Gima chielo bedo e kanyakla, bedo e kanyakla kelo riwruok kendo riwruok en gima ber nikech gima otim ka ji oriwore iyudo ka otime eyo maber, eyo makare kendo kaka owinjore nikech ji mopogore gikelo paro makoni, ng'ani kelo paro makocha, iyudo ka riwruogno oloso gima ber ma gikone to gol madwarore. Gimachielo ah.